Nĩ gũgĩukĩte njĩra mwanya mwanya irĩa cigĩkoragwo igĩkĩgeria gũkĩagĩrithia ũhoro wa ũrĩmi mũno mũno harĩ gũkorwo tũkĩkora ũhoro wa maĩ, na ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩrĩmĩra ũrĩmi handũ hanini, njĩra ĩmwe ta ĩno nĩ ũrĩa gũgĩũkĩte no ũkĩhote gũkorwo ũgĩkĩra baketi maĩ, ũgacoka ũgagĩetha cuba irĩa cigĩkoragwo cirĩ cia maĩ, cuba ici ũgagĩciĩkĩra tĩri na ũgagĩcoka ũgagĩcitura marima maiganona, na ũgagĩcoka ũgakĩhanda mbegũ cia kĩrĩa ũrakĩenda gũcihanda cuba-inĩ ta ici, wagĩka ũgũo nĩ ũgĩcokaga ũgaikia cuba ĩno hau hari baketi ĩyo maĩ thĩiniĩ, nĩgetha cuba ĩno mũmera ũgatuĩka wa kũmerera ũrĩo hau.

Rĩũ thikũ ici, nĩ ũndũ wa mĩmera mwanya mwanya ĩrĩa tũragĩbatara ĩkorwo ĩkĩciara matunda maingĩ, kana gũgĩkorwo ĩkĩciara matunda mwanya mwanya, nĩ tũragĩkorwo tũgĩciarithinai mĩmera ta ĩno , mĩmera ta ĩno ĩgĩkoragwo ũgakĩhanda mũmera ũrĩa ũgĩkoragwo mwena wa thĩ ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkũra na ihenya , ũgacoka wona wakĩ neneha wagĩkinya handũ harĩ ho , ũgakorwo ũkĩũrenga na wakĩ ũrenga ũgagĩcoka ũgagĩũka na mũmera ũngĩ ũrĩa ũrakĩenda ũgĩkũhe matunda kana maciaro mangĩ ma mwanya, ũgagĩkorwo ũgĩ kĩwĩ ingiria harĩ ũrĩa ũrengire wa harĩa thĩ na ũgagĩkoka ũkoha wega mĩmera ĩno ĩrĩ ĩkĩ gwatane na ĩgĩtwĩke kĩndũ kĩmwe.

Rĩu nĩgũkoretwo na ũrĩmi wa indo ta ngwacĩ cigakĩrĩmĩrwo kũndũ kũnini kũrĩa kũmwe gwakuo nĩ ta harĩa baketinĩ. Ũgagĩkorwo ũkĩoya baketi ta ici kana ndoo ta ici ũgagĩkĩra tĩri, tĩri ũrĩa ũgũkorwo wĩkĩrĩte thumu wega nĩgetha indo ta ici cikorwo cikĩhota gũkũrĩra handũ ta harĩa. Wakĩrĩkia gwĩka ũguo ũgakĩhanda ngwacĩ cikĩigana ũna harĩa thĩinĩ na wakĩrĩkia gũkĩhanda ũgagĩitagĩrĩria ngwacĩ ta icio maaĩ nĩgetha cigĩkorwo cigĩkurĩra hau thĩinĩ wa backeti ta ĩno na rĩu ũgacoka gũita tĩri nĩgetha ũgĩkĩruta ngwacĩ ciaku.

Ũhandi wa mahũa kana ũhandĩ wa matunda nĩ ũgĩkoretwo ũgĩthiĩte na mbere mũno ta harĩ itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo dragon na itunda riri narĩo nĩ rĩkoragwo rĩkĩhandĩrwo handũ hanini mũno nĩgetha rĩkorwo rĩgĩkũra nĩ gũkorwo andũ aingĩ rĩu matikĩrĩ na mĩgũnda mĩnene, itunda rĩrĩ mũndũ nĩ agĩethaga maratathi kana indo ta ndo ũgagĩkorwo ũgĩkĩra tĩri na ũgagĩcoka ũgakĩrĩhandĩra hau thĩinĩ, itunda riri nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega mũno nĩ gũkorwo rĩtikoragwo rĩgĩgĩbatara maĩ maingĩ tondũ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra kũndu kũrĩa kũmũ na rĩgagĩkorwo nĩ rĩkĩrĩ mbeca mũno nĩ gũkorwo itunda rĩmwe rĩamo nĩ rĩkoragwo rĩkiũma nginya magana matano na matunda maya nĩ magĩciaraga marĩ maingĩ harĩ mũmera ũmwe.

Nĩ gũkĩrĩ mĩtĩ ya mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga ĩríĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra icigo-inĩ ici citũ, mũtĩ ta ũmwe nĩ mũtĩ ũrĩa wakĩrĩ ngũmo mũno haũ kambere ũrĩa wagĩtagwo mũtĩ wa ngindũri, mĩtĩ ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩmera raithi mũno nĩ gũkorwo mĩtĩ ũyũ ũrĩ gũkĩhanda ngindũri ĩyo kama mbegũ ĩyo yayo kana mbirigori ĩyo yayo nogũkĩmera ũkĩmeraga nagũo mũtĩ ũyũ wa ngindũri nĩ warĩ na igweta hau kambere mũno nĩ gũkorwo nĩ wagĩtuĩkĩte atĩ no ũgĩkorwo ũgĩgĩthondeka maguta ma ngari ma mũthemba wa ndithero marĩa magĩkorwo magĩtumĩka kũndũ ta iganda-inĩ kana ona gwĩkĩrwo ngari ta rori kana gari iria ingĩ ĩgĩtumagĩra ndithero.

Ũrĩmi nĩ ũgĩthiĩte ũgĩcenjetie mũno na mahinda nĩ gũkorwo nakuo, andũ no maragĩthiĩ magĩcenjetie o kuma o hihi ũhoro-inĩ wa rĩera kana o na gũkiuma mĩrimũ kana tũtambi tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩa indo ta iria cirakĩhandwo nĩ mũrĩmi, naguo ũndũ ũrĩa andũ magĩkoretwo magĩgĩka, nĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩara maratathi harĩa ũgũgĩkorwo ũgĩkĩhanda mĩmera yaku na ũgagĩcoka ũgagĩtũra tũrima tũnini, tũrĩa ũgũkĩhanda mũmera waku hau. Maratathi maya nĩ maragĩteithia nĩ ũndũ wa kũgiria ria kũmera kana tũtambi tũrĩa tũkiumanaga na tĩri-inĩ tũgagĩthũkia mũmera ta ũyũ. Ningĩ rĩrĩa maĩ makiura kana rĩrĩa mũmera ũcio wakĩnyua maĩ na kou thĩ, tũratathi tou nĩ tũgĩteithagia nĩgetha maĩ macio matikanakiumĩre mwena ũyũ wa na gũkũ nja, magĩkorwo makĩũmio nĩ riũa mũno kũguo mũmera nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkĩiga maĩ.

Nĩ gũkĩrĩ mĩmera mwanya mwanya ĩrĩa ĩgĩkũte rĩu ya ihinda rĩrĩ ĩtagĩkoragwo ĩrĩ kuo kũu mbere. Mĩmera ĩrĩa igĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa irio citũ nĩgetha igĩkorwo igĩcamia wega, kana indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩnyua. Mĩmera ta ĩno nĩ ta, rosemary ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩrwo kũndũ ta nyama-inĩ, kana o na igekĩrwo kũndĩ ta cai-inĩ, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩcama wega kana kũndũ ta mint ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩrwo juicinĩ nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩcama wega ta mint. Kana o na indo ingĩ iria cigĩkoragwo irĩ ta ndania nĩgetha ĩgagĩkĩrwo irio-inĩ igakorwo igĩcama wega na iga kĩnunga wega.

Thikũ ici nĩ ũndũ wa ũrĩa mbura ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩnyitĩte kana kwaga maĩ, rĩu andũ nĩ maragĩkorwo magĩgĩkĩra mĩberethi na mahiga harĩ mũtĩ ũrĩa ũkĩhandĩte, nĩgetha wagĩkĩra maĩ macio hau mũberethi-inĩ ta ũcio, magagĩikũrũka na mahiga-inĩ macio na magagĩthiĩ o kũrĩa mĩri-inĩ ya mĩtĩ-inĩ ta ĩyo. Nakuo ũndũ ũyũ nĩ ũgĩteithĩtie mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ rĩu andũ nĩ marakĩhota gũkĩrĩma mĩtĩ mĩingĩ mũno na ona gũgĩkorwo magĩtwara mĩtĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkĩrĩ mĩnene harĩa mataramĩenda magatwara harĩa maramĩenda, na ĩgagĩtuĩka ya gũkĩhethũka.

Rĩu andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrwo marĩe irio iria ikĩrĩ njigananu nacio ataramu magĩtaga balanced diet nĩgetha igagĩkorwo ikĩmateithia mĩrĩ-inĩ yao, irio ta ici nĩ ũgũkĩona nĩ ũgũgĩkorwo ũkĩrĩa indo ta mboga, ũgakĩrĩa indo ta ndũma iria ciakĩrĩ cia ũndũire na oho ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa indo ta karati ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩteithia ũhoro wa kũona mũno na igagĩteithia ũhoro wa maitho mũno na ũgagĩcoka ũgekĩra indo ta mbembe, indo ici irĩa igĩkoragwo igĩteithia mwĩrĩ mũno na mboga ũgagĩetha mboga ĩrĩa ĩtakĩrĩ ya whĩti muno ĩrĩa ĩkĩrĩ ya ngirini nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩkĩhana ta nyeni indo ici wagĩkarga ciĩ hamwe nĩ irio thaka mũno na irio ingĩ gũteithia mwĩrĩ-inĩ.

Mĩgũnda nĩ ĩgĩkoragwo na ũharĩrĩria, nĩgetha ũgĩoke ũkĩhande kĩrĩa ũgokorwo ũkĩenda gũkorwo gũkĩhanda, nakuo mũndũ ambaga ũgakĩrĩma, nĩgetha ũgagĩkorwo tĩri ũcio ũkĩirũgania na ũkĩeheria indo ta ria na warĩkia gũgĩka ũgũo, mũndũ nĩ akĩoyaga mbegũ ĩria ũrakĩenda kũmĩhanda ũgakorwo ũkĩmĩtegũrĩria gĩtegũ tĩri-inĩ, na gũkĩmĩhanda handũ hatakĩrĩ harĩku mũno, nĩgetha mbegũ ta ĩyo wona yagĩkorwo ĩkĩnyua maĩ ĩrĩ nakũu rũngũ na ĩkĩigue ũrugarĩ nĩ ĩgĩkonokaga na ĩgagĩtuika mũmera ũrĩa wakĩhandire, maũndũ ta maya makĩrĩ mega mũno nĩ gũkorwo ũrĩmi nĩ ũtũhega irio cia gũkĩrĩa.

Kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tũkĩhandaga mahũa mwanya mwanya, mahũa ta marĩa magĩtagwo ma bouganvillea marĩa makoragwo marĩ ma marangi mĩthemba mĩthemba, mahũa ta maya nĩ magĩcokaga magagĩtambithio kũrĩa mĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩkĩrĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ, nĩgetha rĩrĩa kĩhũa gĩkĩ gĩagĩkinya nĩ gĩakĩgomana kũrĩa igũrũ, mũndũ nĩ agĩcokaga gĩgakorwo gĩgĩkĩruta mahũa mathaka mũno, nakuo gũgakĩoneka gũkĩrĩ kĩndũ gĩa gũkĩgucĩrĩria kou thĩ-inĩ wa mũciĩ ta ũcio, naguo ihũa ta rĩrĩ no rĩkoragwo rĩgĩkĩgucĩrĩria mĩthemba mwanya mwanya ya nyoni kana ciĩburuta iria cigĩũkaga gũkĩnyua kĩronda gĩkĩ, na igagĩkorwo igĩkĩrehe indo iria cigĩkoragwo kũu icagi-inĩ hakuhĩ na ithuĩ na gũgakorwo gũkĩrĩ gũthaka.

Ũhoro mũingĩ wa thirikari nĩũgĩkoretwo ũkĩgeria gwĩkĩrwo kũrĩa ng’enda-inĩ, o hamwe na ũhoro ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa magoti, kana nĩguo andũ aingĩ magĩĩtaga judiciary ,nĩũkĩambĩtie gũgĩkĩrwo kũrĩa ng’enda-inĩ, nĩgetha andũ magakĩhota gũkorwo makĩona ũhoro ta ũyũ, rĩu maũtungata ma igooti nĩmarĩgĩkoragwo magĩkinyĩrĩka, kũrĩa ng’enda-inĩ cia ũkinyanĩria, na kwoguo maũtungata marĩa mataragibatara ĩmwe kwa ĩmwe magũrũkĩonana na hihi andũ ta majaji kana acirithania nĩũrĩgĩkoragwo ũkĩmamũkĩra okuo ũtungata-inĩ ũyũ wa kũrĩa ng’enda-inĩ.

Rĩu andũ nĩ magĩkoretwo makĩmenyerera mĩciĩ yao mũno, nao andũ ta aya magagĩkorwo magĩkĩhanda nyeki. ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ nduru wega mũno na nyeki ta ĩno ĩgagĩkorwo ĩkĩrengererwo na kamacini kana ĩgĩtũgũtwo. Nĩ getha rĩrĩa kũu wagĩthiĩ ũgakora nyeki ta ĩno, ĩgagĩgũteithia mũno nĩ getha ũgakorwo ũkĩhurũka kũndũ ta kũu, na ũgakorwo ũgĩgĩota kariũa kana hihi maũndũ mangĩ ta marĩa andũ makĩendete. Tagũkorwo rĩngĩ ũgĩkĩrĩra irio handũ ta harĩa kana hihi tũmaũndũ tũrĩa tũngĩ tũngĩgĩkorwo twĩ tũthaka ũkĩhurũkĩte kũndũ kwa nyeki ta ĩno.

Gũkũ, nĩũgĩkoraga ngiri, kana indo iria cigĩkoo ikĩhandwo hakuhĩ na barabara igĩteithia mũno, nĩũndũ wa gũkorwo ikĩgirĩria maĩ, matigagĩkorwo magĩkĩoya rũgiri kana gũkĩombora kũrĩa ngĩrĩtĩ-inĩ cia bara ta ici, indo ta ici nĩikĩhandagwo ikĩhaana ningĩ tari o mahũa marĩa magĩkoragwo makĩgemetie kũndũ ta kũũrĩa, nĩgetha ũgakĩona gwĩ gũthaka, ningĩ mĩtĩ ya mĩthemba ta wa botobrac, ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩtĩ mĩega mũno ya kũhanda kũndũ ta gũkũ, nĩũndũ wa kũgirĩrĩria ũhoro wa mbura gũgĩkorwo ĩgĩkuua kũũrĩa ngĩrĩtĩ-inĩ cia bara ciitũ.

Ũrĩithia wa ngombe nĩ ũgĩkoragwo arĩ kĩndũ gĩgĩbataraga mũndũ agĩkorwo akĩharaĩrie wega nĩ gũkorwo mahiũ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩgĩbatara gũgĩakĩrwo wega nĩgetha matigagĩtuĩke magũkĩuna na nja magĩthiĩ kũndũ kũngĩ ta kũríĩ mũgũnda-inĩ, kogũo mahiũ maya tondũ nĩ mahiũ makĩrĩ hinya nĩ magĩbataraga ũgĩkorwo ũgĩkĩmakĩra na mbao na itingĩ ciĩna hinya oro ũũ wega ,na kũngĩhotekeka no mekĩendaga magagĩkwo gũgĩkorogwo kũrĩa maragĩikara nĩgetha matigagĩtũĩke magũkorwo magĩconjoria ndoro mũno nĩ gũkorwo ndoro ta ĩno nĩ ĩkĩmĩrwaragia magũrũ, kana rĩrĩa magĩkoma ĩgagĩkorwo ĩkĩhutia nyondo, na no ĩkorwo ĩkĩmarũaria.

Mahuti ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩoneka mũno gũkũ icigo-inĩ mwanya mwanya gũkũ gwitũ. Namo mahuti maya magĩtũmĩkaga mũno harĩ ũhoro wa gũkorwo magĩkĩgemia kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ. Ihuti rĩrĩ mũndũ akĩoyaga thuna yarĩo, ũgagĩkorwo ugĩkĩrĩhe ũgĩkĩoya thuna ĩyo, ũgacoka ũgathiĩ ũgakĩhandĩra handũ, kana ũgakĩhanda o kũrĩa tĩri-inĩ, nogagĩitagĩrĩria maĩ. Gwagĩkinya ũguo, nĩũgĩcoka ihuti rĩrĩ rĩragĩkũra, na rĩkũraga rĩatũkĩte mahuti, rĩgagĩatũra na rĩgatũratũra tũmarima ta tũu, tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ ũthaka mũnene mũno kũrĩa muciĩ-ini, kwĩ rĩrĩa mũndũ akĩhanda.

Ũngĩkenda gũkĩhanda kĩndũ ta gĩkĩ, niĩ ndagĩũkire ngĩkĩenja irima. Wakĩenja irima, ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ ũgagĩetha kĩrĩa gĩgĩtagwo mweũ. Mweũ narĩo rĩrĩkoragwo ĩrĩ ndũma ĩrĩa ĩkoretwo ĩkũrĩte, no ũgagĩcoka ũgakĩrenga ndũma; ũcio nĩguo ũgĩtagwo mweũ. Naguo mweũ ũrĩa nĩũcokaga ũgoka ũkaũhanda itegũ-inĩ rĩrĩa. Itegũ rĩrĩa wenjaga rĩa kĩndũ biti nuthu biti, na wagĩcoka wakĩhanda harĩa, nĩũgĩcokaga ũgagĩitĩrĩria maaĩ, nĩ getha mweũ ũcio ũgĩtwĩke wa gũkĩgwata. Ndũma citikĩeandaga kũndũ kũmũ mũno, ciendaga kũndũ kwĩna ũigũ mũingĩ, nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩgĩkũra.

Rĩrĩa mũndũ agũkĩona ũndũ ta ũyũ, nĩ akĩiguaga wega mũno nĩ gũkorwo ici nĩ indo iria cikĩrĩ cia ũndũire iria cigĩĩtagwo ndũma, iria ikĩheaga mwĩrĩ hinya mũno ta igĩkorwo itagũkĩoneka kundu kũingi. Nakuo, nduma ta ici kũrĩa ciagĩtuĩka nĩ ciagĩkũra, nĩ igĩkoragwo na bainda nene mũno nĩ gũkorwo ndũma ĩkĩri goro mũno. Ndũma ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩhandwo kũrĩa mĩtaro-inĩ kũrĩa kwĩna ũgunyi nĩ getha igĩkorwo igĩgĩkũra nĩ amu ndũma nĩ igĩbarataga maaĩ maingĩ mũno kũrĩa yagĩkorwo ĩkĩhanda nĩ getha ĩgĩtuĩke ya gũkũra na ihenya. Nayo ndũma ĩgikũraga rungu wa tĩri o ta ũrĩa indo iria ingĩ cikũraga ta gwaci, no yo ndĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩthikĩrĩrwo, wahanda, no maaĩ ĩrĩkĩnyuaga nginya rĩrĩa ĩgagĩkũra.

Nĩ gũkĩrĩ indo igĩkoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, ta ria rĩmwe rĩkoragwo rĩgĩkũra rĩkĩhana ta tũnyamũ twa gĩthĩũrũrĩ, na rĩo ria rĩrĩa rĩagĩtuĩka nĩ rĩakĩũma nĩrĩgĩcarĩkaga mbegũ igĩkorwa irĩ nyingĩ mũno, na rĩgakĩhunja na ihenya mũno kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩkĩhunja na njĩra ta ĩno, nĩ ria rĩkoragwo rĩũru mũno rĩa ingĩra mũgũnda-inĩ nĩ gũkorwo nĩ rĩkĩmeraga na ihenya mũno na rĩgakorwo rĩgĩthiĩ kũndũ kũingĩ, ria ta rĩrĩ rĩendaga rĩgakĩrĩmwo rĩrĩa mbegũ icio ciarĩo citanakinya kũma cigĩtuĩke cigĩtuĩke cia gũgĩkorwo igĩatũka, tondũ rĩa hota gũcarĩka, na rĩhunje kũndũ kũnene mũno mũgũnda-inĩ.

Nĩgũkĩrĩ irio cia mĩhĩrĩga mĩingĩ mĩingĩ iria cigĩũkĩte kĩrĩu na iria andũ makoragwo magĩkĩrĩa. Andũ nĩmakĩrĩyaga nginya indo ta mbegũ na mbegũ ta ici mũndũ agĩkoragwo ũgĩgĩkĩra maguta thĩinĩ wa rũgĩo, wagĩkĩra maguta ta marĩa ũgagĩkĩreka rũgĩo rũu rũgĩkĩhiũhe na ndugagĩkĩre maguta maingĩ mũno. Ũgacoka ũgekĩra mbegũ icio kũu na ũgagĩkorwo ũgĩkĩuruga ũgĩkĩuruga ũgĩkĩuruga nĩgetha mbegũ iria igagĩkorwo ikĩhĩa okahora okahora. Nacio mbegũ iria no nginya ũgaikaraga ũgĩciroraga nĩgetha citigagĩtuĩke cia gũcura cigĩtuĩke mũcura ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mũirũ.

Ũhoro wa gũkĩhanda indo ta matharũ nĩũgĩkoragwo wĩna bata mũno, nĩgũkorwo matharũ ikĩrĩ nyeni imwe iria igĩkoragwo ciĩ na raithi mũno harĩ ũkũria wacio. Matharũ ta maya magĩkoragwo mũndũ agĩthiĩ agakĩhanda kũũrĩa kũrĩa gũkĩrĩ na maĩ ta kũrĩa kĩanda-inĩ mĩtaro-ini, kana kũndũ ũramenya no ukĩone maĩ ma gũitagĩrĩria. Namo manyeni ta maya nĩmagĩkuraga na ihenya mũno nĩamu matharũ gũkiuga nĩ gũgĩkinye kĩndũ ta mweri ũmwe kana wiki ta ithatũ, nĩũgĩkoragwo ũgĩtuĩte matharũ ma mbere marĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩa na indo ta ngima.

Nĩgũkĩrĩ macini nyingĩ cia mĩthemba, irĩa igĩkĩioragwo ikĩhũthĩka kũrĩa mathibitarĩ-inĩ rĩrĩa maragĩkorwo makĩrĩgita arũaru, nacio acini ta ici nĩ igĩkoragwo na ithimo mwanya mwanya na no gũgĩkoragwo na indo irĩa ingĩ igĩgĩkĩoragwo igĩgĩteithia harĩ gũkorwo ikĩnyita indo ta iria arũaru magĩkĩragwo rĩrĩa magĩthiĩ thibitarĩ-inĩ, kĩndũ kĩmwe ta kĩu nĩ ka cuma ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrũgamĩtio ya gũkorwo ĩgĩkĩnyita maĩ marĩa mũrũaru agĩkĩragwo njara-inĩ kana marĩa agĩkĩragwo nĩgetha magĩthiĩ mwĩrĩ.

Ũhoro wa ũrĩmi, nĩ ũgĩcenjetie mũno, nĩ gũkĩrĩ ũrĩmi ũrĩa ugĩkoretwo rĩu andũ magĩkĩrĩmĩra kũndũ nyũmba-inĩ iria cigĩkoragwo cikĩirigĩtwo na maratathi na cio nyũmba ta ici cigĩĩtagwo Green house. Kũndũ ta gũkũ, andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩma harĩa mĩmera ĩngĩkorwo ĩkĩhandwo, na magagĩkorwo magĩgĩĩkĩra indo ta thumu, nĩgetha makĩhanda mĩmera ta ĩyo tĩrĩ ũcio ũgĩkorwo wĩ mũnoru, nĩgetha mĩmera ĩyo ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩgĩkũra wega. Nacio green house ta ici, nĩ cigĩkoragwo ci njega mũno nĩ gũkorwo, mĩmera nĩ ĩgĩkũraga na ihenya mũno na ĩgagĩtunguha.

Mũndũ rĩrĩa aragĩtua gũkĩhanda nyeni cia mũthemba wa matharũ, kana mũthemba wa thibinanji nĩ agĩkoragwo agĩkĩrĩma mũgũnda, nĩgetha akĩrũte nyeki ĩrĩa ĩgĩkorwo handũ ta hau kana ria, na akĩrĩkia gwĩka ũgũo mũndũ nĩ agĩtegũraga mategũ marĩ raini no ũgĩkorwo ũtigithũkanĩtie na ũtigĩthũkanu wa biti ta ĩmwe na nuthu, nĩgetha mategũ maya ũgagĩcoka ũgagĩkĩra bataraitha, wacoka wagĩka ũgũo ũgakĩhanda nyeni ciaku cia mũngũrwa na ũgagĩcoka ũgacitĩrĩria maĩ, nĩgetha itũĩke cia kũgũata.

Rĩu mũndũ agĩkĩhanda itũngũrũ rĩu mũndũ agĩkorwo agĩkĩgũra tũindo tũrĩa tũkĩhana tarĩ tũkatoni kana tarĩ tũneti tũnini twa plastic. Natuo tũindo tũtũ ũgagĩcoka ũgagĩtukania tĩri na ũgagĩkĩra thumu mwega nĩ getha tĩri ũyũ ũgĩkorwo ũrĩ mũnoru. Ũgakorwo ũgĩkĩra tũnyamũ tũtũ tũkĩhana tarĩ tũrĩti na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo ũgacoka ũgakĩhanda mbegũ cia gĩtũngũrũ hau tũrĩti-inĩ tũu, nĩ getha rĩrĩa ũgatua, ciakĩmera rĩrĩa watua gũgĩcithamia, ũka ruta gatĩri kuma harĩ karĩti kau nĩ getha ũgagĩtwara kũrĩa ũrakĩenda gũkĩhanda kũu mĩgũnda-inĩ.

Rĩrĩa mũndũ agĩkorwo agĩkĩrĩma irio kũrĩa mĩgũnda-inĩ, irio ta icio nĩgĩkoragwo cigĩtukanĩtio, ũgagĩkorwo ũgĩtukania hihi waru na mbembe, nĩgetha kũngĩgĩkinyĩrĩra atĩ mbembe nĩciagĩkũra nĩũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa mbembe, na cingĩkĩingĩha mũndũ noakĩendagie nĩgetha agakĩona mbeca cia gwĩteithia na maũndũ mangĩ , nacio waru ta ici nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩmwo, na igakorwo igĩgitĩrĩrio indo iria ibatiĩ, ta icio indo cia mba kana hihi bataraitha nĩgetha ikorwo igĩgĩka wega makĩria na igĩkorwo igĩtunguha.

Indo nĩ iragĩkorwo igĩgĩtukanio cia mĩthemba mĩthemba nĩ getha andũ magĩkorwo magĩgĩcirĩa. Indo ta ici nĩ ta hoho ĩrĩa ya rangi wa yellow iria ĩngĩkorwo ĩkĩrengwo hamwe na nyanya tũnini tũnini na indo ta cucumber cigagĩkorwo igĩkĩrengwo hamwe hamwe na biriganya cigakĩrengwo tũnini tũnini igagĩcoka igagĩkĩrwo thaani-inĩ ĩmwe. Igagĩcoka igagĩkorwo igĩkaragwo na gĩtũngũru wega nĩ getha indo ta ici cigagĩkorwo igĩkĩrĩo. Indo ta ici cikĩrĩ cama mũno na igakĩrĩo na indo ta ngima.

Angĩkorwo kũrĩ kĩndũ gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩega, nĩ mũciĩ mũthaka, naguo mũciĩ ũgĩthakaragio nĩgũkorwo ũkĩhandĩrwo tũindo ta tũmahũa, tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ twega. Nao andũ rĩu nĩmakĩũhĩgĩgĩte, nĩgũkorwo maretha indo ta taĩri iria ngũrũ, igagĩkorwo igĩgĩkĩrwo tĩri, na igagĩkorwo igĩkĩigwo kũu ũguo rwere-inĩ rwa mũciĩ, nĩgetha igagĩkorwo ikĩhandĩrwo mahũa ta maya, namo mahũa ta maya nĩmaragĩthakara mũno. Ningĩ, andũ nomagĩcokaga magakĩhanda tũrũgiri ta tũtũ tũgĩkoragwo twĩ tũthaka mũno, nĩgetha mĩciĩ yao ĩgĩtuĩke ya kũgucĩrĩria andũ, na ĩkĩoneke ĩrĩ mĩega.

Ndagĩtarĩ, nĩ magĩkoragwo magĩtũthondeka mĩrimũ mwanya mwanya, na madagĩtarĩ ta maya, nĩ maragibatara gũkorwo na ũmenyo mũkindĩrĩku ũrĩa magĩkoragwo magĩkĩona kana ũrĩa makĩgĩaga rĩrĩa magĩthiĩ cukuru-inĩ iria ikoragwo igĩkĩrutana maũndũ ta maya, nĩamu, no gũgĩkorirwo gũgĩthomithio nĩ mũndũ ũkĩũĩ na ũrĩ na ũmenyo ta ũyũ, arĩa magĩkoragwo macukuru-inĩ ta macio kana madagĩtarĩ marĩa makĩũĩ gũthondekana. Naguo no ũgĩbatare tũnyamũ tũrĩa magĩkoragwo magĩgĩthikĩrĩria natuo mũndũ gĩthũri nĩ getha makĩigue ũrĩa mũndũ arakĩhihia.

Rĩu ũrĩmi nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩmĩrwo thĩiniĩ wa maratathi marĩa magĩkoragwo magĩakĩtwo nyũmba ta iria cigĩtagwo cia green house. Naguo ũrĩmi ta ũyũ, mũndũ agĩũkaga ũgagĩkoragwo akĩrĩma tũcĩra mwanya mwanya ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda mĩmera yaku hau igũrũ, na tuo tumĩgũnda tũtũ tũgĩkoragwo tũgĩgĩtwo itanda, iria mũndũ akĩhandaga mĩmera yake, indo ta hoho kana ta nyanya. Ũgagĩcoka ũgagĩgĩkĩra mĩberethi ĩrĩa ĩgĩtagwo ya drip nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhe mĩmera ta ĩno maĩ na mĩmera ĩno ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩng'ara kana ĩgĩkĩaga indo ta ici.

Kũrĩa cianda-inĩ andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda mĩmera mwanya mwanya, nao andũ ta aya nĩ magĩkoragwo makĩhingĩrĩria maĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma rũi nĩgetha mũndũ agagĩcoka agakĩoya gĩtoo kĩrĩa gĩgĩtũmĩkaga gwĩtĩrĩria mĩmera maĩ ta maya, wakĩoya gĩtoo ta gĩkĩ mũndũ nĩ agĩkĩraga maĩ ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ ũgagĩkĩra mĩmera ĩno kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩgetha mĩmera ta ĩno ĩgĩgĩtuĩke ya gũgĩkũra na nĩgetha ĩkĩnyue maĩ ta macio na nĩgetha ndĩkanatuĩke atĩ hihi rĩngĩ na rĩngĩ no ĩkĩũme nĩ ũndũ wa kwaga gũkorwo igĩitĩrĩrio maĩ.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma mĩgũnda, ĩrĩa ĩkĩrĩmagwo nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩehereria indo ta riia, kana indo ta nyeki. Nayo mĩgũnda ta ĩno nĩĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhandwo mĩmera na mĩmera ĩgagĩkorwo ĩgĩkũra ĩtagũkĩgio nĩ indo ta ici. Nayo mimera mĩgũnda ta ĩno mũndũ agĩkoragwo agĩkua indo ta theci, kana icembe, kana kĩmaua, nigetha ũgagĩkorwo ugĩkĩrĩma, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩtema hihi mĩkaro ĩrĩa ĩgĩcokaga gũkĩhandwo indo ta waru kana indo ingĩ ta icio

Mũbira ũria ũgĩkoragwo ũgĩgĩthakwo nĩ andũ erĩ kana nĩ andũ ana, ũgagĩthakĩrwo metha-inĩ, ũgĩtagwo Table Tennis. Naguo mũbira ta ũyũ mũndũ akĩnyitaga kanyamũ karĩa akoragwo akĩhũra nako gabira gaka, ũgagĩkorwo rĩrĩa wakĩgũthĩrwo gabira gagĩũka mwena waku, ũgagĩkorwo ũgĩkĩringa na kanyamũ kau karĩa gakoragwo kahana taarĩ karũbaũ kanini kana kamũiko kanini, nĩ getha ũgagĩkorwo ũgĩgĩcokeria mũndũ ũrĩa wakĩringa mũbira ũcio mwena wa gwake nake mũndũ ũrĩa ũgũgĩkorwo atĩ gabĩra gaka gakĩringithio metha-inĩ yake na aremwo nĩ gũcokeria mũndũ ũrĩa ũngĩ maragĩthaka nake ũcio nĩwe ũgĩkoragwo agĩkĩhotwo mũthako-inĩ ũyũ.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ gĩa bata mũno gũkũ matũra-inĩ maitũ, kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ gũkorwo mĩtĩ ĩkĩrĩ bata mũingĩ. Mĩtĩ wa mbere, nĩ ĩkĩgiragia rũhuho gũkorwo rũgĩthũkangia indo ta nyũmba irĩa cikĩrĩ hakuhĩ na kũrĩa gũtakĩrĩ mĩtĩ, ningĩ mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria kũnyitĩrĩra tĩri na gũkorwo ĩkĩnoria tĩri ta ũcio . Nĩ gũkorwo mathangũ mau rĩrĩa makĩgũa thĩ nĩ makĩnoragia tĩri ta ũcio. Na ningĩ mĩtĩ no ĩgĩteithagia gũthakaria marĩa magĩtũrigicĩirie nĩ getha gũgakĩoneka gwĩgũthaka. Ningĩ mĩtĩ ĩkoragwo ĩrĩ mĩega mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩgĩtũhe indo ta ngũ rĩrĩa thari ciayo ciagĩkorwo igĩkĩhũrũrwo.

Rĩrĩa andũ magĩkorwo magĩthĩnjĩte nyama nyingĩ, kana ng'ombe nene, kana indo ingĩ ta icio, nĩmagĩkoragwo magĩkĩenda nyama icio nĩgetha cigĩikare citigagĩkorwo igĩgĩthũka nĩamu nyama nĩigĩgĩthũkaga na ihenya mũno. Nayo njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya kũiga nyama ta icoi, nĩ nyama ici igakorwo igĩgĩthĩnjwo, igakĩrutwo mahĩndĩ-inĩ na igagĩcũrũrũkio nini nĩgetha nyama icio cigagĩcoka gũkorwo igĩkĩanĩkwo kũrĩa cigũkorwo cigĩgĩota riũa nĩgetha cikĩũme itigagĩgĩkorwo igĩgĩbutha.